Nĩ getha ũhote kũharĩrĩria irio ta ici, wa mbere no nginya ũkorwo wĩna indo ciothe, ũkorwo na smokie ĩtarĩ hĩu, ningĩ ũkorwo na maembe na ũkorwo na keki yaku hau, na karia. Na nĩgetha ũruge smokie ciaku ihĩe, wambere wambe ũcioe, ũciĩkĩre maguta-inĩ ũikare ũgĩcigarũraga nginya cihane ũũ, nayo keki yaku, angĩkorwo nĩkũĩrugĩra, wĩkĩre mũtu na wikire Blueband, cukari, matumbĩ marĩa magĩrĩire, cumbĩ ũrĩa wũiganĩire arafu ũkoroge wega nginya cithĩrane, ciaithĩrana no wĩkĩre handũ ũikie oven inĩ nĩ getha keki yaku ĩhĩe. Nako kaembe wacũhie wega ũgathambĩtie, ũcoke ũgatinangie tucunjĩ tũnini tũnini nĩ getha gatuĩke ta gaka. Gaka nako kahana karia, ũcamũre karia gaku ucoke ũigĩrĩre hau ũguo gikombe-inĩ.

Ndĩaga tũirio tũtũ, ta rĩngĩ no nyende nyambie na gatumbĩ. Ndĩe gatumbĩ gakwa. Hihi no ngorwo nĩ ngũgũrĩte kĩndũ ta gathambutha kana ndĩna gacabaci, ndukanie na gatumbĩ gakwa ke hau gatagatĩ ndĩe. Na ningĩ no ngorwo nyuma na gakima gakwa ngũharĩrĩirie, ndĩe na itumbĩ rĩrĩ. Natuo tũmaembe twakwa, no njuge atĩ ngũrĩanĩrĩa tũmaembe twakwa na tũmarigũ, ndukanĩtie hau ũguo nĩamu, tũtunda twĩ cama na nĩ tũheaga mũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nako gacai gakwa, no njuge ngũnyua gacai gakwa na mũgate, kana ngũnyua gacai gakwa na ndũma, kana hihi ngũkarĩa na na gĩkwa kana ngima, ĩĩ ũguo noguo ingĩrĩa indo ciakwa o kahoora. Ningĩ no njuge atĩrĩrĩ, itumbĩ rĩrĩ rĩakwa-rĩ ingĩrĩtukania na nyanya-ĩ, na gatũngũrũ-ĩ rĩtuĩke omelette , kĩndũ kĩega na gĩthaka, kana hihi-rĩ, njoe mũgate wakwa hũrĩre, njoke hũre itumbĩ njikie mũgate hau thondeke ga toast.

Nĩgetha ũharĩrie ngima wambaga ũgatherũkia maĩ, maĩ matherũka ũgekĩra mũtu ũrĩa ũkũigana ngima ya andũ acio wĩnao, ta andũ erĩ. Ũgathonga ngima ĩyo kinya rĩrĩa ngima ĩgũithĩrana. Ngima yaithĩrana na nĩ wona hatirĩ na mũtu, ũkareka ĩkahĩa mwena ũcio na kamwaki kanini, na ningĩ yarĩkia kũhĩa mwena ũmwe, ũgarũre nĩgetha ĩhĩe kinya mwena ũyũ ũngĩ. Yahĩa mwena ũcio ũngĩ na wona ngima yaku nĩ njega, no ũmĩrute wĩkĩre harĩa mwĩkĩraga. Nyeni ciaku angĩkorwo nĩũgũkerete, ũtinangie gĩtũngũrũ, ũcoke wĩkĩre maguta. Gĩtũngũrũ gĩaku kĩahĩa, no ũtinangĩrie tũnyanya tũrĩa uma natuo, ũcoke wĩkĩre nyeni ciaku ũciruge kwa ndagĩka ta ithathatu kana ikũmi, nyeni ciaku ihĩe ũcirute. Nyama yaku nayo wambe ũmĩtherũkie, wamĩtherũkia wone nĩyathira maĩ macio, woe nyama yaku ũtinangie gatũngũrũ, wĩkĩre maguta, ũreke gĩtũngũrũ kĩhĩe, ũcoke ũtinangĩrie tũnyanya na wĩkĩre tũindo tũrĩa ta rĩngĩ ka Royco, tũindo ta tũrĩa ũrenda, ũcoke wĩkĩre nyama yaku, urugucanie kinya nyama ĩyo ĩhĩe na ĩtuĩke ta ĩno, rĩu ũcoke wĩihũre wĩkĩre gathani-inĩ ta gaka. Tũmaembe twaku ũthambie, ũnũre na ũcoke ũtinangĩrie tũmbakũri-inĩ ta tũtũ.

Ngĩrĩa tũirio ta tũtũ nyambagĩrĩria na tũwaru, na tũwaru twakwa nĩ nyambaga ngatwĩkĩra cumbĩ. Ndekĩra cumbĩ ngacoka ngaitĩrĩria kĩndũ gĩtagwo tomato sauce i, nayo ĩyo yongagĩrĩra cama. Ngacoka ngongerera gabiribiri ga gũthĩo hau igũrũ nĩgetha ngĩigue cama. Ngoya gaciko gakwa hau ũguo nganjia kũrĩa tũwaru twakwa. O ngĩrĩaga tũwaru ngarũmanĩria na gakũkũ gakwa nĩamu nĩciũkanagwo wega. Gakũkũ gakwa no ndĩgaitĩrĩrie biribiri ĩrĩa ya kũringio nako nĩ karĩ cama. Ndĩkarĩe o kahoora, ndaigua ta ndaigania ngoya gacoda gakwa, kau ga Fanta hau ũguo, nganyua kahoora itarĩ na ihenya, nĩamu nĩkarateithĩrĩria irio ciakwa gũikũrũka na gakarigĩrĩria ndikae gũitwo. Ngathiĩ na mbere na kũrĩa tũwaru twakwa ngĩongagĩrĩra cumbĩ angĩkorwo cumbĩ nduma mũiganu na ngongerera ka tomato sauce nĩgetha kagĩe na cama.

Nĩgetha ũharĩrie irio ta ici, wambere ũgakorwo na mĩanga yaku, ũka na mĩanga yaku ũkamenya nĩ mĩega. Ũgacũhia mĩanga yaku ũkaruta makoro, ũgacoka ũkamĩthambia weega na maĩ. Ũgacoka wacithambia wega na maĩ, ũgaciatũrania mĩanga ĩyo ũkamĩatũrania nĩgetha ũhote kũruta karũriga karĩa twiragwo nĩkoragaga andũ mũndũ angĩkarĩa. Waruta karũrigi kau, ũgacoka ũgatherũkia mĩanga yaku. Watherũkia maĩnga yaku yarĩkia kũhĩa-rĩ, ũkamĩruta maĩ-inĩ. Rĩrĩa wamĩruta maĩ-inĩ rĩ, ũgekĩra maguta thaburia-inĩ ĩngĩ, ũkahagĩra riko na ũkareka matherũke. Rĩrĩa maguta maku matherũka, mĩanga ĩyo yaku ũkamĩtinangia tũcunjĩ tũrĩa ũrenda gũikia maĩ maguta-inĩ. Watinangia tũcunjĩ twaku ũgaikia kũu maguta-inĩ macio maratherũk,a na ũkareka tũmĩanga twaku tũmagare kinya tũtuĩke ta tũtũ. Warĩkia twarĩkia kũmagara na nĩ tũmĩanga twĩna cumbĩ, ũkerutĩra ũgekĩra handũ harĩa habatiĩ nĩgetha ũhote gũkĩrĩa kana kũihũrĩra andũ.

Ũkĩharĩria irio ici wambe ũkorwo wĩna mũtu, wĩna gacukari, wĩna cumbĩ. Ũcoke maĩ maku ũmararie, matuĩka maĩ maku nĩ mahiũ-rĩ, wĩkĩre mũtu kĩwango kĩrĩa ũrenda, mũtu ũtegũkĩra. Wekĩra mũtu-rĩ, wĩkĩre gacumbĩ na wĩkĩre cukari ũkime ũkorogoce, ũcoke ũhote gũkima mũtu ũcio kinya wĩithĩrane. Wona mũtu nĩwatondora ũkongerera mũtu kinya mũtu ũcio ũnyitane. Mũtu wanyitana wega na wona mũtu waku nĩ mwega-rĩ, wĩitĩrĩrie tũmaguta mũtu-inĩ ũcio na ũthiĩ na mbere kũũkanda. Ũwĩige ta ndagĩka ikũmi narĩ ũhote kũimba. Warĩkia kũwĩiga ta ndagĩka ikũmi ũke woe mũtu waku na harĩa ũgaragagĩria na kamũtĩ ga kũgaragaria, ũgaragarie cabaci ciaku weega ithakare, ũgacoka ũkamĩigĩrĩra rũgĩo-inĩ rũhiũ, na he rũgĩo rũu, ũgekĩra maguta ũkathiũrũrũkia cabaci yaku kinya ĩhĩe mwena ũmwe. Yahĩa mwena ũmwe ũkagarũra mwena ũyũ ũngĩ, naguo ũgathĩũrũrũkia na cabaci ĩngĩ hehu nĩgetha ndũkahĩe na nĩgetha mwena ũcio ũngĩ naguo ũhĩe. Cabaci ciaku ciarĩkia kũhĩa ũgekĩra handũ hega na ũgakunĩka.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno kwa mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩamu, thikũ ici and matirahũthĩra ngũ kũrugĩra. Na matirarugĩra nja nĩamu andũ nĩ mahĩmbĩirie ũrugi wa kũhũthĩra meko, na meko ona ndĩrabatara mũndũ atĩ akorwo na handũ hanene, nĩamu ona ũngĩkorwo ũtarĩ na metha meko yaku no ũmĩigĩre thĩ, na ũhote kũrugĩra irio ciaku hau. Ũndũ ũyũ nĩ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda nĩamu, ndũngĩona mũndũ akĩruga na thaburia ĩna mbiro, nĩamu meko ndĩiragia thaburia na ona ĩngĩiria ĩiragia hanini kuouo ti kĩndũ ta mbiro ta ũũ mũndũ ũyũ areka. Ningĩ, meko ndĩrehaga ndogo na matukũ macio ma tene ndogo nĩĩthũkagia andũ, kuoguo andũ kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa meko nĩ ũndũ mwega na wĩna kĩguni nĩamu ona mĩrimũ mĩingĩ nĩmarahota gwĩthema tondũ matiratogererwo. Ningĩ ona wĩra mũritũ wa gũtinda ũgĩthiĩ gũcaria ngũ ndũrarutwo thikũ ici. Na ningĩ andũ kũrugĩra nja ta rĩrĩ akwaira, mũndũ akarigwo ekũrugĩra kũ ,undũ ũcio nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda biũ, nĩamu andũ marahũthĩra meko kĩndũ ũngĩhũthĩra wĩ nyũmba.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha-rĩ, nĩ mũndũ nĩ acamũra waru ciake, na thutha wa gũcamũra waru ciake na ciahĩa-rĩ, arenda gũkima cituĩke kamũkimo. Hihi waru ici, na nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩ ambĩtie gũcikima mwena ũmwe, kuoguo tũngĩciria atĩ mũndũ ũyũ-rĩ, okorwo arakima waru ici-rĩ, nĩamu tuge rĩngĩ ena gatoero kangĩ arugĩte ka nyama, agũkĩrĩa waru ici ciake na nyama, kana hihi-rĩ, ĩ hihi wĩra waru ici-rĩ, nĩ cia kũruta wĩra, nĩamu kwĩ andũ makimaga waru ũguo, magacoka magaciruga ciĩ thambutha-inĩ. Ningĩ no tũkiuge mũndũ ũyũ arakima waru ici acitue mũkimo, na acitua mũkimo-rĩ, ahote gũkerera hihi tũnyeni, ningĩ kana tuge nĩ gatheri gake egũkarangĩte, gathubu ekĩre gathubu ũguo arĩanĩrie na waru ciake.

Nĩgetha ũharĩrie irio ta ici nyamũ ciĩtagwo bhagia, wambaga ũkamenya wĩna waru, wĩna kamũtu na wĩna tũdania. Kuoguo ũkoya waru ciaku ũkoa makoro, woa makoro ũgacoka ũgacithambia. Ũkoya kahiũ angĩkorwo ndũrĩ na kanyamũ karĩa gatinangagia waru, ũgatinangia awaru ciaku tũ round i tũceke wee, ndũgatinangie ndungu ndungu. Ũgatinangia tũwaru twaaku tũigananĩiire. Watinangia-rĩ, ũgekĩra handũ ta kambakũri-inĩ ũguo. Ningĩ ũkoya gabakũri kangĩ ũgacoka ũkaringĩria mũtu, kamũtu wee ti kaingĩ, ũgakoroga gakahana tarĩ mũtu wa gũkoroga mũkorogo. Ningĩ ũgekĩra kanyamũ getagwo food color kana na ga tumeric i, ũgatinangĩria hau tũdania twaku weega. Watinangia tũdania twaku ũgakoroga, wakoroga ũgacoka ũgekĩra tũwaru twaku hau, ũkareka tũkanyua mũtu ũcio. Wareka tũnyue mũtu ũcio-rĩ, handũ karũgĩo-inĩ gaku kana gathaburia-inĩ gaku kena maguta-rĩ, waru icio ciaku cihana tondũ nĩwagĩkĩra tumeric i cia cenjia rangi-rĩ, ũgaikia maguta-inĩ ũkareka cikahĩa ũguo kahoora, ũgaciruta ciahĩa.

Nĩgetha ũharĩrie tũirio tũtũrĩ, wambaga ũkamenya wĩ na thamaki yaku, na harĩa ũgũrire thamaki yakurĩ nĩ ndute nyama cia nda, na ũrĩa ũrutire nyama cia nda agũthambĩria na nĩ njega ũguo, kwoguo ũkaga ũgakaranga, gathamaki gaku tũmaguta - inĩ, ũkareka tũhĩe, kahĩe we ũkĩgaruraga mwena, na mwena, ũgacoka ũgakorwo nĩ ũkũharĩrie gatũngũrũ gaku na tũnyanya gathaburia -inĩ, ũgacoka ũkareka tũnyanya tũhĩe weega, gathamaki gaku karĩa ũkũrugĩterĩ ũga ũgagaikia hau tũnyeni tũ nyanya-inĩ twaku hau ũguo ũgacoka ũgaitĩrĩria kandania, gatoero gaku gakaima kahana ũũ, gagakorwo gegatoero kega gathamaki, gakũrĩa hihi ngimaĩ, kana gakũrĩa hihi tha cabaciĩ, kana kamũcere gaku oũrĩa ũngĩenda.

Tũirio tũtũ twĩtagwo Indomie niĩ ndĩtũrĩaga atĩrĩ, rĩmwe no njuge ona ndirekĩra kĩngĩ ngũtũria o ũguo ndatũharĩria na nyanya na gatũngũrũ, kana rĩngĩ ngatũcamũra rĩrĩa itekwenda maũndũ maingĩ ngatherũkia tũmaaĩ twakwa ngekĩra indomie yakwa hau ngamĩtherũkia kamĩrĩa, kana rĩngĩ ngauga atĩrĩrĩ ngarange tũwaru twaka na nyanya twarĩkia kũhia rĩ, na nĩ ndakĩruga indomie yakwa kana sphagetti rĩ, ngoya sphagetti yakwa harĩa ngũmĩtherũkĩirie ngoka ngaikia hau he gathubu gakwa ka waru na tũnyanya ngatukania ngarĩa ũguo, na rĩngĩ ngamĩruga ũguo indomie yakwa na tũnyanya na gatũngũrũ ngacoka ngoya ikondo, ngacoka ikorobia ngoya biribiri ngoya gĩtũngũrũ na nyanya ngakorogocania ndici-inĩ ĩmwe, ngakimania ikorobia rĩu nginya rĩgaithĩrana wega na nyanya na gĩtũngũrũ ngacoka ngarĩa nacio indomie ciakwa.

Nĩgetha ũharĩrie irio ta ici, wambe woe mũcere waku wĩige kando, woe nyama yaku ũmĩtherũkie, wamĩtherũkia wĩige hau kando. Ũcoke woe waru wacũhie ũrute makoro, ũtinangie ũrĩa ũrahota, ũcoke ũcithambie ũciige hau. Rĩu woe thaburia yaku ũtinangĩrie gĩtũngũrũ, watinangĩria gatũngũrũ wĩkĩre maguta ũreke gatũngũrũ gaku kahĩe. Gatũngũrũ gaku karĩkia kũhĩa-rĩ, ũtinangĩrie nyanya, watinangĩria nyanya ciaku harĩ gatũngũrũ kau ũreke kahĩe, nyanya icio cihĩe. Nacio nyanya ciarĩkia kũhĩa-rĩ, oya nyama yaku wĩitĩrĩre hau, ũcoke ũmĩurugucanie nyama yaku, waurugucania nyama yaku-rĩ, wona nĩyaithĩrana-rĩ, woe waru ciaku wĩkĩre nacio urugucanie ũcoke wĩkĩre cumbĩ ũrĩa ũkũigana irio icio. Waurugucaania wona nĩciaithĩrana ciothe-rĩ, wĩkĩre maĩ ma mũcere marĩa makũigana, wona angĩkorwo nĩ ikombe igĩrĩ ũcoke wĩkĩre mũcere ikombe igĩrĩ. Maĩ macio matherũka-rĩ, woe mũcere waku ũthambie, wĩkĩre he maĩ macio nĩgetha citherũkanĩrie na mũcere waku warĩkia kũhĩa ũũkunũre ũwĩige thĩ ũhore, nĩgetha ũhote kũihũrĩra andũ aku kana wĩihũrĩre ũrĩe, nĩgetha ũkorwo na irio ta ici.

Nĩ getha ũharĩrie irio ta ici, wambe ũkorwo wĩna marigũ maku, na marigũ macio maku-rĩ, ũmonũre na ũmonũre wega nĩ getha ndũkae kwĩhaka methina nĩamu methina wehaka ngo-inĩ kaa gũoko, nĩmagaga kuma rita rĩmwe. Kuoguo woe marigũ maku ũmoe, wamoa wega ũcoke ũmathambie kana warĩkia kũmathambia ũmatinangie kana waga kũmatinangia-rĩ, no ũmekĩre ũguo. No ũmatinangie nĩamu nĩ tũrona ũyũ nĩatinangĩtie make. Watinangia-rĩ, ũmaige handũ. Ũcoke woe thaburia yaku, ũtinangĩrie gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ gĩaku wĩkĩre maguta ũreke kĩhĩe. Kĩarĩkia kũhĩa, ũtinangĩrie tũnyanya twaku harĩ gatũngũrũ gaku. Ũreke tũnyanya twaku natuo tũhĩe nĩgetha tũrute gathubu ka nyanya. Wareka tũnyanya twaku tũhĩe na nĩwekĩra tũindo ta tũ Royco, ga tumeric i hau ũguo, kana curry powder, warĩkia gwĩka ũguo-rĩ, ũcoke woe marigũ maku, woya mairgũ maku urugucanie harĩ gathubu kau ka nyanya, wourugucania wongerere maĩ nĩgetha marigũ maku mahĩe. Wĩkĩre maĩ marĩa mekũigana gathubu kega, ũreke marigũ maku mahĩe kinya matuĩke ta maya ũcoke wĩitĩrĩrie kadania, wĩihũrĩre andũ.

Ũrĩa gũkaga meciria-inĩ makwa ndona mũndũ ũyũ, nyonaga ũyũ nĩwe mũtongoria witũ wa bũrũri, na nĩ ndĩrona nĩ mũkenu nĩamu nĩtũrona nĩaratheka. Ningĩ kĩndũ kĩngĩ gĩũkaga meciria-inĩ makwa-rĩ, nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, mũtongoria ũyũ witũ wa bũrũri-rĩ, aratũteithia atĩa ithuĩ andũ kĩũmbe. Ĩ hihi-rĩ, maũndũ marĩa atwĩrĩire-rĩ, nĩaramahingia? Ngacoka ngeyũria atĩrĩrĩ, nĩ maũru marĩkũ mũtongoria ũyũ witũ atũĩkĩire, nĩamu gũtiagaga maũru ona angĩkorwo mũndũ nĩ mwega. Ngacoka ngeyũria, ĩ hihi ciĩranĩro iria atwĩrĩire-rĩ, atanathurwo-rĩ, ĩ hihi nĩihingĩte. Na ngona ndamũrora ngamenya atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe mũtongoria witũ wa bũrũri ũrĩa ũthiaga gwĩtĩka hihi tũngĩtwo nĩ mabaũrũri mangĩ ma na nja. Agathiĩ akarũgama ithenya ritũ. No ndamũrora, nĩnyonaga maũru make na mawega make. Maũndũ mega marĩa ekĩte megiĩ gĩthomo na maũndũ moru marĩa ekĩte megiĩ ciana nini, na aciari kũmongerera bithi nĩamu mũtũrĩre nĩ mũritũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ-rĩ, wambere nĩ hotaga kũmenya atĩrĩrĩ, gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa nyamũ cikaraga nĩamu, nĩ ndĩrona kinya ngĩti-inĩ yao hau kĩhingo-inĩ nĩhacoretwo njogu igĩrĩ, kuoguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũndũ kũu waingĩra ngĩti ĩyo wathiĩ kũrĩa nyamũ cikaraga nĩamu, matingĩkuonia njogu macorete matekũhota kuga nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere, na kuoguo niĩ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ no oke gũkũ ekenie ta rĩngĩ atue itua atĩ ũmũthĩ ndegũikara mũciĩ na oke gũkũ kwĩ nyamũ kwĩrorera na ahote gũkena, na onio indo nyingĩ tiga tu njogu, onio nyamũ ingĩ cikaraga gũkũ gĩthaka-inĩ gĩkĩ. Na, nĩgetha wĩingĩre gũkũ nyamũ cikaraga, nĩ ũbatarĩkaga kũmenya atĩ no nginya ũkorwo na mũndũ ũragũtara. Na, kuoguo niĩ kĩrĩa gĩũkaga mũno meciria-inĩ nĩ atĩ gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa kũgucagĩrĩria andũ na ageni gũka kwĩyonera nyamũ cia gĩthaka.

Niĩ nĩnyonaga nĩ ũndũ mwega kũruta anake mawĩra ma mĩciĩ tondũ rĩrĩ, ta rĩngĩ mwana ũyũ aga kũrutwo mawĩra ma mũciĩ tondũ nĩatuĩka mwanake-rĩ, athiĩ aikara e ike-rĩ atahikanĩtie-rĩ, nũũ ũkarutaga mawĩra ma mũciĩ, kuoguo nĩkwagĩrĩire aciari magabundithia ciana ciao cia anake mawĩra ma mũciĩ ta gũthambia indo. Akamenya nyũmba nĩ bangagwo, nguo nĩihũragwo, na nguo nĩikũnjagwo ciahũrwo na cianũrwo, kuoguo nĩgetha rĩrĩa athiĩ gwake, tondũ ndakwamba kũgĩa mũtumia o hĩndĩ atuĩka mwanake, akamenya kũiga ũtheru na gwĩbanga na kwĩrugĩra, ti agatũraga mĩkawa-inĩ arĩaga. Na ningĩ, kũmabundithia gũkũ na kũmaruta nĩkũteithagĩrĩria mũno rĩrĩa mwanake ũyũ ahikania nĩamu, ndarĩũragaga mũtumia wake na mawĩra mothe. Nĩa ta rĩngĩ mũtumi ena mwana, nĩarĩhotaga kũmũteithĩrĩria, rĩngĩ gũthambia tũkuo, gũthambia tũindo. Kana rĩrĩa mũtumia wake e mũritũ, nĩarĩhotaga kũmũteithĩrĩria nĩamu ndarĩroragĩra nyũmba ĩna gĩko kana indo ciĩna gĩko, na ekuo na nĩarutirwo nĩ aciri ake ũhoro wĩgiĩ ũtheru, na gwĩbanga na kũruga, na gũkũnja nguo.

Njĩra iria hũthagĩra kũiga nyũmba yakwa ĩ theru na ĩrĩ na mũbango, wambere nĩ hotaga kũmenya atĩrĩrĩ, riko-inĩ rĩ tũindo twakwa nĩ tũtheru? Ĩhihi nĩtũbangĩtwo wega? Ngathambia tũindo ngatũbanga wega, ngathambia tũthaburia twakwa ngatũiga wega na ngahura meetha. Ngacoka ngoya tũratũ na ngthiĩ ngathambia, ngatwanĩka tuoma ngatũiga harĩa tũbataire. Ngahura nyũmba yakwa na ndĩngĩraga nyũmba na iratũ cia gĩko cia nja, kuoguo kũrigĩrĩrĩria gĩko gĩtikaingĩre nyũmba yakwa. Ngakũnja tũkuo twakwa wega na njĩra bacĩrĩru, na ngatandĩka ũrĩrĩ wakwa nĩamu nĩndĩrenda gwakwa gũikare gwĩ gũtheru na kwĩna mĩbango. Angĩkorwo ndĩna nguo ciĩna gĩko ngaciĩkĩra kĩndoo-inĩ kĩrĩa kĩa gwĩkĩrwo nguo ciĩna gĩko, no ti gũciikania. Ngacoka ngahota kũmenya harĩa njigĩte irio ciakwa cia kũrĩa nĩ handũ hatheru, tarĩu ngakunĩka tũirio twakwa nĩgetha ndomba citikoke. Harĩa njikagia gĩko gĩakwa-rĩ, ĩ hihi nĩ hahumbĩre? tondũ waiga nyũmba yaku ĩna gĩko-rĩ na ĩtarĩ na mĩbango ona maũndũ magĩkĩka ndũrĩmenya, kuoguo niĩ nĩhotaga ta rĩngĩ ngara ũrĩrĩ wakwa ngawĩiga wĩ.